Arĩmi mangĩ iganania mĩtugo yao ya ũrĩmi na ũrĩa irio irarĩo na njĩra ya kũhandaga irio. Akorwo rĩngĩ mũrĩmi arakorwo akĩhanda irio nĩgetha cikorwo ci ciakũrĩo hatarĩ na cia kwendio, he bata ta rĩu wa gũtara a memba a bamĩrĩ yake. Na, njĩra ĩno ya gũtara a memba a bamĩrĩ nĩ ĩgũteithĩrĩria mũrĩmi gũkorwo akĩhanda o irio irĩa cigũkorwo cikĩrĩo nĩ arĩmi kana nĩ bamĩrĩ yake. Oho he hĩndĩ ĩrĩa bũrũri-inĩ gũkoragwo kwĩna ngaragu, na hĩndĩ ĩno mũrĩmi angĩkorwo ena irio nyingĩ nĩ egũkorwo agĩthondeka baita nene ũrĩmi-inĩ wake. Na ũyũ nĩ ũndũ ũgũteithĩrĩria mũno, gũteithĩrĩria mũrĩmi gũkorwo agĩtonga na kũnyihia hathara ya ũrĩmi. Oho mũrĩmi, oho rĩria kwĩna irio nyingĩ bũrũri-inĩ nĩ ũgũkora gũtirĩ na demand cia irio cia mũrĩmi na mũrĩmi nĩ akoragwo agĩthondeka hathara handũ ha gũthondeka baita. Koguo mũrĩmi no akorwo akĩiganania mĩtugo yake ya ũrĩmi, na njĩra ya gũkoragwo akĩhanda irio ciake rĩrĩa kwĩna ngaragu, tondũ nĩ igũkorwo ikĩgũrwo, na kũnyihia mĩhandĩre ya irio cia kwendia rĩrĩa kwĩna mbura, tondũ ndagũkorwo akĩgũrĩrwo mũno mũno mũno.